Gimabiro e pacha kaneno gini en kaka japur tiyo matek e puodho chakre puro puodho, yore mokom kodhi modwakomo koth cham modwakomono aeto modo kosedoyo mochako oket mbolea koseketo nyakla mbolea tiyudo ka chamni ti to gimarach biro ni kute. Kutegi brochako chamo chambegi kata brochako kethogi. Koro gimabiro e pacha kendo en ni kute nyalo kethone japur cham ma pesane manosetiyogodo e puodhocha gi muche gi gimoro amora manosetiyogodo lal nono machal ka nono. Koro an gimabiro e pacha kendo en ni japur onego bed ka limo chambe wang' ka wang' to koneno ka gikmakamagi timore e puothe to kik owe kaw ndalo mang'eny nikech gik makamagi biro miyo oyud lal, obi odhi otem ong'i ane kuonde mauso yedhe mondo olerne jokma oyudo kanyo chandruok ma en godo e puothe mondo omiye yath odhi ogo e puotheno kapok kuteka okethone cham ahinya.

E pichani wan kod mwandu ma opangi, ochalo kaka ei super market nikech iyudo kapo ni en olayo, to en olayo mopim mopogore opogore nitiere nus kilo, nitiere kilo achiel, nitiere kilo ariyo aeto nengogi bende opogore, aeto iyudo ni kamo pange olayono, opanggi olayo mowuok e kampuni ma opogore opogore, aeto iyudo kabe nengogi bende opogore opogore. Aeto gimachako biro e pacha en nembni ma indiko e ng'e otese mag mwandugi. Iyudo ka ng'e otesegi nigi nembgi moko ma ka omeny e kompyuta kachacha, to golo nengo ma ok ochuno ni nyaka ipenj ng'ato ni ma ne pesadi kata ma niuso nang'o, aeto bende gimachako biro e pacha en kit kaka opang mwandu e super market. Iyudo ka gimoro ka gimoro oapng kare, kendo e yo mong'ith, mamiyo jang'iewo bedo gi tich mayot, aeto nengo mwandugi bende ondik piny kachacha. Manyiso ni okonyo ng'ato mondo omi ogo kwan gi omenda ma en godo e wang'e.

Gimabiro e pacha kaneno gigi kata gini, en romo ma ibago gi kweth ma opogore opogore inyalo yudo ni we achak gi skunde, skunde nyalo bedo gi romo gi jokmatiyo kanyo nyalo bedo ni en romo mar jopuonje, romo mar jotije kata romo mar jotelo mar skul. Aeto nitire bende romo ma itimo gi jotendwa e kor gwenge iyudo ka iluongou kaka oganda modak kanyo kata modak e alworano to sama romo ma kama oluongi to jotendwagi nyisowa chenro moro magingodo inyalo yudo ka samoro gibago mondo otimne nyithindo chanjo kata mondo jonyuol oter nyithindo osiptal oyud thieth moro. Aeto iyudo ka romo makamagi bende ojatimga mondo onyis kata mondo jotelo onyis oganda magingodo kaka gisebedo kagitioyo gomenda gikmagisetimo gi gikma pod gichano timo.

Gimatimore kae en ni ng'atmoro mamiyo kata nyadendi moro nitiere kamoro ma ouse to e dukane kamouseni ouso lewni gi gikmamoko. Aeto e duka achiel achielni nitiere jang'ieo madichuo ma obiro koro iyudo ni gikmatimore ka en ni odhi yiero nanga maberne kosemanyo moyudo tonyalo pime, komore moyudo ka orome to obiro timo chudo. To onyalo timo chudo e yore mopogore opogore nikech onyalo bedo ni en gi omenda madwaroreni e lwete koro obiro chiwe ne jausoni. To kaponi oonge pesa e lwete to en gi pesa e simu obiro kwayo namba minyalo ore pesa onyalo bedo paybill kata namba simu minyalo ore pesa. To kaponi oonge mago te to en gi pesa e kad, kad ma ichiwo gi bank manyiso ni pesani nie bank to koro onyalo tiyo gi kadini tiketoe masin masin manyasni manyalo konyo golo pesa e bank makele e akaont mowinjore.

Maendi en duka moro, kata awachni en supermarket matin. Ng'ato oyao kare moro mar ohala, kendo owaro gik moko moketo kae. Koro iyudo ni nitiere jok ma ondik ake mondo opang gik, opang mwandu ma opogore opogore, kama owinjore. Iyudo ni gipango gi ka luwore gi girom gi, samoro en kilo achiel, sa moro en kilo ariyo. Aeto nyaka gine ni bende gindiko nengo kamoro maneno, mondo kadeponi ng'ato odonjo to dwa nyiepo, to oneno nengo. Aeto koto okbichande e sama odwa chudo. Nikech inyalo kawo, inyalo po ka ikawo mwandu ma pesa ne ni malo, to in iwuon in gi pesa matin ei ohuko. Aeto bende iyudo ka gipango gi e yo moro ma ong'ith kendo miyo kaka gintiere ni neno majaber ahinya. Aeto gim chielo kendo, iyudo ni jokma kae, ohero konyo jowete gi mobiro nyiewo. Inyalo yudo ni ng'ato odonjo ka, to okia kama samoro odwaro sabu, to okia kama sabun nitie. Koro chuno jotije gi mondo okone.

Tijni nikod nengo e alwora e yore mopogore opogore . Mokwongo, okonyo oganda e rito kitgi gi timbegi nikech iyudo ka kaka girwakore, gik magiting'o e bedegi kata e lwetegi, gik magirwako e wigi e tiendegi, iyudo ka gin gik ma ogandago osebedo katiyogo yare kinde machon kata yare kinde kweregi, kaeto iyudo ka sama girwako gini, to ipuonjogi gimomiyo girwakogi, to kendo tijegi gin ang'o. Aeto nengo mar ariyo ma tijni nigo, en ni en yo mar yuto, kuom ranyisi, kapo ni jotelo moko obiro limo gweng' kaka koro mae, to girwakore maler kendo girwako lepgi maging'iyo rwako ka sama gitimo wer moro kata sama giwero wer moro, tiyudo ka jotelono biro miyogi omenda moro. Aeto machielo iyudo ka en yo mar miyo ng'ato odongi e yo mar michne nikech nitiere jok manigi mich mopogore opogore kaka mar wer kod.

E pichani wan kod mwandu moro ma iluongo ni tangawizi. To gima asewinjo kata gima aseneno ka timore en ni, tangawizi ni itiyo godo e yore ma opogore opogore. Mokwongo inyalo ti kode kaka yath. Nikech, ibiro kawe, ma ikike gi gik moko kaka ndim, aeto ichwake, Kisechwake tibiro chunge to pie cha ibiro modho. Konyo e weche mag homa kod ahonda. Aeto, gimachielo, en ni itiyo kode kaka gik gik mamedo mit e chiemo. Iyudo ni ibiro rege, to kata ka ok orege, to inyalo toye matindo tindo, kata inyalo ng'ade matindo tindo, to ikike ei chiemo. Iyudo ka omedo ndhadhu ei chiemo. Aeto bende iyudo ka nikech okonyo gik mang'eny e del, iyudo ka mondo omi iyude, nyaka iti gi omenda malong'o. Beche ok yot ahinya, to bende on tek nikech ober.

Gik mane pichagi gin winyo ma ilwongo ni awendo. Githoro yudore e alworawa. To kendo e alworawa kaendi iyudo ka itiyo kode kaka chiemo. To chon, ne en winyo mane thoro dak e bungu. To kendo mondo miyo nemake, iyudo ka ne ichiko, nichiko ne gimoro, kata ne iloso ne gono moro to odhi to omoko e ie kanyo. Aeto idhi kawe. Ng'at mane ochiko ni dhi limo ka kama ne ote otego mane ochiko cha, to kaponi omake to obiro kawe, kendo odhi lose ka gweno. Ibiro chwakne pi maliet, aeto. Koseng'ad ng'ute to ilute, koselute, to ibiro lunye. Pi maliet cha biro miyo yier dende gi wuok mayot. Aeto ibiro bar iye, magol gige iye go, mana kaka itimo gweno. To sani, iyudo ka anyuola mang'eny thoro pidhe ka gweno. Iyudo ni ka oseyud tonge kamoro ikelo ne gweno butno. Aeto koro, odongo gi gwen mamoko.

Gima biro e pacha ka aneno tijni, en kwonde ma opogore opgore ma ji donje. Kendo dwaro moro bete ni mondo ong'e ni ng'a, ng'at ma odonjo kanyo no be en e ng'at ma owinjore. Iyudo ka ikawo nonro mag lwedo. Aeto itemo ng'i ni bende gichal gi mari. Aero gima biro e pacha gin nonro mag dhano, ma ikawo kendo itiyo godo e yoe ma opogore opogore. Inyalo yudo ni lwedo inyalo ti godo e keto seyi. Aeto nonro mag lwedo bende, itiyo godo e kawo gimoro kaka opande. Mondo omi ibed gi kipande, nitiere gik mang'eny ma nyaka itim. Otese mang'eny bende ma nyaka ijasi. Machiwo nonro kama iyae, gi gik ma kamago. Aeto sama chielo, en sama ng'ato dwaro oboke moro, ma iluongo ni certificate of good conduct. Iyudo ni kuonde ma kamagi nyaka ichiwe nonro mag lweti manyiso ni en in. Gima chak biro e pacha en sa mar goyo ombulu. Iyudo ka nyaka iti gi yo nonro mag lweti.

Gima biro e paro ka aneno gini, gin yore ma opogore opogore mag piny owacho ma sani oseket ni inyalo tim e yo mar mbui. Kuom ranyisi, inyalo yudo ni ka po ni ng'ato dwa, dwaro chulo osuru ne moro ma onego bed ni ochulo higa ka higa, to nitiere namba moro ma ng'ato tiyo godo, ka gitiyo gi channel mae ecitizen ni, mondo gitim chudo gi no. Aeto bende, gimachak biro e pacha en yore mag somo. E ecitizen kae, iudo ka jopuonjore, nyithi sikul, ka dwaro weche mag omenda mag somo ma iluongo ni HELB, to bende ginyalo chiwo, kata ginyalo oro kwayo gi, kokalo kuom ecitizen. Koro gima chak biro e pacha en ni piny owacho temo ni mondo oket gik moko, kata tijene, obed mayo, ma kokalo kuom yore mag chudo. Nikech koro chudo ka ok tim kaendi to biro dhi donjo e agulu achiel. Aeto biro konyo omenda mathoro lal, koro okbilal ahoyaye.

Mae en tich mar chiemo e magawa. To eselokore bang' kinde ni chon ne iyudo ka kuonde chiemo gi ne samoro gin mana ute ma oger to ochwad gi lowo. Aeto iyudo ka kuonde moko ne gin mana kuonde ma ongore ongore. To tinde sani iyudo ka ka ng'ato oloso magawa, to olose, olose maber, iyudo ka otiyo gi gik moko kaka simiti kata kidi, kata matafari ma ogero godo ot moro majaber. Aeto kinde machon, niyudo ka ji ne ok ng'i weche mag ler ahinya. To sani, iyudo ka mondo miyo ng'ato oyaw tich nyaka ong'i um kaka ng'i ler mar kanyo, ng'i ler mar alworane, nyaka bende ondikre gi jogo mang'iyo weche mag ohala. Aeto obiro bedo bende ka ochulo osuru mar higa ka higa. Aeto kaka oselokore bende en ni kit chiemo ma be tinde itedo, um iloso gi e yore ma opogore opogore, kendo yo manyasani opogore gi chon.

Gima timore kae en ni wan gi mine ariyo. Achiel, achiel kuom gi oting'o, omako kalam kendo nigi buk, ondiko. Koro ginyalo bedo ni gibedo piny, gi wuoyo e wi weche moko mag ohala. Ema omiyo gindiko kendo gigoyo kwan. Nyalo bedo ni gin gi paro moro mar yawo ohala. Koro ging'iyo ni ang'o gi ang'o gini madwarore. Ang'o gi ang'o gini maonge. Kendo ang'o gi ang'o gini monego gitim mondo gitim maber e ohandgino. Aeto bende nyalo bedo ni gin gi buchgi moro. Koro e bura ni iyudo ka nyaka ndikie. Indiko jok manitie, gik ma giwacho, kata ka po ni ne nitiere choko moro matimore, ni nyaka indikni ng'ato ka ng'ato ne ochoko ang'o. To negiwacho nang'o e wi choko no. Aeto iyudo ka sama ji ariyo obedo kamendi to gin gi kalam kendo gin gi buk, mano nyiso ni gin gin gi wach moro ma nyaka gindiki nikech ka po ni ok gindiko to wi gi nyalo wil, kata ng'at ma chielo nyalo kwer ni ne ok oyie e weche machalo kamano, to ne oyie.

Gima timore kae en ni wan gi ji manie yie. Yie gi ni nigi tanga. Tanga gi ni konyogi mondo gi dhi kama yamo dhie. To ka po ni gi dwa ni gidhi kama yamo ok ring ka dhie to ginyalo bano tanga gi ni. Aeto seche moko bende, ka po nigi, ka po ni masira moro omako gi e nam kaendi, to ginyalo tiyo gi tanga gi ni, nikech tanga neno gi mabor. Koro sama jomoko oseneno tanga gi ni, to nyalo ringo mondo odhi kama gintire mondo oresgi. Aeto bende gima chak timore ka, en ni sama, yie ringo e pi kamae, to o onyalo ting'o oganda kowuok kamoro ka otero kama chielo. Aeto bende mano biro bedo yo mar wuoth, Aeto gima chak timore, ji matiyo kuondegi, mae en yorgi mar tich. Aeto bende iyudo ka jok ma tiyo e nam gi, gilupo. To sama giseluponi ma gimako rech, gibiro kawo re gi gi ma giusi, kagiseuso to gibiro yudo omenda ma gikonyoregodo e ngima gi.

Gima timore kae, en ni wan gi kambi moro mara lendo miluongo ni KTN, kendo otang'o weche moko e weche matuch. Iyudo ka nyadendi moro lendo kendo owuoyo e wi weche moko ma gin godo e wii gik matimore e alwora mopogoreopogore, kata e alwora moro kamoro. Aito bende, inyalo yudo ni, otemo wuoyo gi oganda kopimonegi gik moko ma samoro piny owacho ochano timo kata ma samoro piny owacho timo. Aito bende , kaluwore gi kaka orwakore , ma nyiso ni en jalendo ma koro inene e wang' jowi ka owuoyo.